Kore tene naa kadolita ilorikan loipngangi ketii sii mafuli netii hema ketii sii iriyai logero ajo ketii meza naitelekino nanga naibor aa ninye etelekaki kulo pirai loigero ajo plant catalyst kadolita sii olchamba lotii ndaa ketii sii ndizii ele shamba

Keishiaa peeyiolou laramatani mpekuu oonkineji naifaa neramat keishiaa sii neyiolou sokonini napaasha naasupati naidim atimiraki inkineji enyenak tebei supat keishia kino sii peeyiolou notumie olchekut odede loidim ataramata inkinyeji enyanak koree sii kae bae naapeyilou laraamatani ildawai supati loishori inkineji aa kore ena naa nabo eeramatare eenkineji keilepunyie sii enabaye biotisho enye keishiaa sii paa keisupat manyisho eenkineji inonok pootum atapaashare imoyiaritin napaashpasha

Kore ntoki nagira aasayu tene naa soko namiritai lyaanya tanaa sii kuna daki kunini natuwaa mboga, keti sii ntomonini nainyeng'uta lnyanya netii sii ntomononi namirita sokoni enyee elnyanya keilio kulo nyanya ajo keisupati oleng' naa keilio ajo mpari esoko enshe anaa kemirita sii ana tomononi lkutung'uuni

Kore maana naata ana siai naa kore shii ilnyanya tana sii lkutunguni naa kera shi ninchee mahitaji ekila mpaari amu kore pee iyeer ltung'ani ndaa naa keiyeu ilnyanya pee itibiir enia ndaa. Keishoo sii ana siai ltung'ana lkasi amu kore laimiraak naa kotuum ropiani. Keitelelek sii ta lainyang'ak loodoo olo latana amu kore otuwa mpaari e soko naa keinyang'u ltung'ani ilnyanya kumook te mbei nalelek.

Kera ana bai netipat oleng' toltung'ana tenkera oltung'ana botoro aakore ana bai naa nkutukoto enkaik keretu ana bai matapashare moyantin napashpaasha ekila nkolong' nabaki nikindim atarapu tenkaik ang' tanaa sii nindim nitum tenkoitei naipirta nkaik kore sii ng'ai naa keilepunye biotisho eatua ooriong' esesen lang' kila nkolong' keishiakino peas ltung'ani ana bai kila saa tanaa sii tinias mbai najii tanaa sii lkazi.

Kibelekenye ena mbae amu ore taata mchango naa keesi tenkoitoi ng'ejuk oleng ore Kuna ng'amat naa naa kutumia technology asie ena mbae emaniki etumiai WhatsApp group enaa tumia iltung'ana neirori neimikie eropiani naapuo changa arashu aitau ore sii nkae oitoi naa ene tumia fundraising website oo nkulie retot kumok eingua tenaa aingua technology neeku enatoki nayaua enkinelekenyata kitok Tena mbae tenkop ang

Kore ntokitin nadolta tene naa kadolta lowarak kunikunini loigerekuno mpalai najee kore inia palai naa keigeroa ajo beneficial insect kadolita sii nkarin ekuna ngwezi kuninii napashpasha atuwaa praying mantis, dragon fly, bumble bee, lady bird, cactus figue wasp honey bee lag insect oo silk worm

Kore ng'eno nayeri piyata naa neikoni teneigurani ana kuguran ong'oji sii neiguraneki atuwaa nkuwanja, kenere sii piyelou ntokitin naiguraneki aashu sii ng'oji nainyang'unyeki tanaa nitumie nenia masaa ena kuguran. Keishaakino sii piiyelou ajo nyo sababu, naing'ua ninye aashu sii faida enye tolosho lekenya

Kore mbai nagira aasayu tene naa mirata esolai ltaai tanaa sii ltooshi osimui enkampuni e d-light kore ana bai naa keretu ltung'ana lemeata stima te emanyisho enshe kore sii indim atumo te embei nalelek keatai sii nilaaya akiniakini.

Kore ntoki nalotu tandamunoto tanadol ana, naa sewage tanaa nkariak chafui eng'ojitin napashpaasha. Kore ana bai naa keyau moyanitin napashpaasha mera amu mera supat tebiotisho oseseni oltungana, keitaruo sii ngoji nemirisheree ltung'ana tanaa sii sokoni, keitaruo sii nkoito, neitaruo otoki nkariak tongokjitin neibooyo nkaree nimaniki aa kemati inia aree tanaa keitumiari tenkoitei napashpaasha ltung'ana.

Kore baya nagira asayuu tene naa nkera e sukuul naisomita aitumia laptop tana sii kompyuta, aa kore ana nkotei naa keraa naboo naisomeki nkera teknoloji. Kesupaat ana baye amu keretuu nkera meteiyeloto atasishore kompyuta tana sii masaa e teknoloji te nkotei enkisoma.

Kadamu tene laibiasharak le biasharani napaspasha. Kore nkai ntokii kadamu sii laibiasharak loitamanaa mukateni tana sii mandasini amirakii ltung'ana lo dukai. Kadamu sii atokii ntokitin napaspasha namiiri to dukai lotuwaa ale aa kore nenia ntokitin naa nkajijin napaspasha e ndaa o nkulee ntokitin sii elduka atuuwa mayeni, mukate, karrot olnyanya. Kadamu sii aitokii nkishopoo e laibiasharak lo dukai. Kore sii nkai naa masaa napiiki mukateni tana mandasini natuwua nkireet.

Kore ntoki nalotu tandamunot ainen naa ng'eno naitumiari computer aasishere telika ng'oji esirkali. Keilepua ana bai amu mokure eitumiarii nkoitei eapaa aasishore kore sii ng'ai etoki naa retoo natum tanaloo huduma centre. Kotuwana kore tanaing'ur aitibiraki ana picha naa idol ltung'ana loanyuta meishori retoo napashpaasha imaniki etii loloito aiyaa lkazi netii loloito aing'oru mpalaa enshe eskuul onkulie retoo empukunot napashpaasha.

Kore tenee naa nkera naisomitai lmaalimoi lenche aitumia computer keilio ajo keshipa ninshe tana bai tanaa sii tana oitei enkisoma aitumia computer keti amu keti pichai enkisoma enshe. Keilepunye ana bai nkisoma enkera kunini tosukuul atuwaa grade one, grade two, grace three.

Kore anaa naa unotoo emaragwee aakore ana naa nkoitei nabo nauneki maragwee laturok lolshampai, kore neikunari temuruai ang' ana bai naa keyaa ltung'ani lshampa lenyee notur nepik sii mpolea notur lmitaroni nowun maragwee neisosion sii ltung'ani aitai ndeti tanaa nkaitubulu kuninii keyari sii petaa ng'amata enshan iwun ltung'ani maragwee tanaa sii ikorduu nkare tengojitin natantaana atuwaa seriak nias irrigation enaa maragwe keisupat ana oitei amu kotum maragwee lganayo kumok.

Kore ana naa nkutubuluto e mauai ashu lkiek locheep manyishoo ang'. Kereet ena metaa kesupaat nkaang', neshami sii nkoon. Keishoo sii keishorisho sii ana mauai tana ele keeni loiip nkaata nainyeshoo ldama oleng'. Kore taa oleng oleng naa nkaang'itie e ltung'ana oota malii kumook loishaam atuun kuloo ilkiek ta mbaata manyishoo enchee.

Kore ntokii nagira aasai tene naa ketii ketii picha e ilnyanye loileo ajoo kotuu kotuu udeude, imanikii naa lkurui loptama neitareo, tana sii eitaitai te lchambaa neuud duake waa nkiek apikitaa ltung'ana crate tana ilkunia.

Kore ntoki nadamu tene tanaa sii tana siai naa lmaalimoi lenasari loisomita nkera aitumia computer tanaa sii kunaa tablets kuninii aisomie nkera tenkoitei e technology kore ana bai naa keretu nkera metashama abaki nkisoma keyari sii otoki petaa keata lmaalimoi nkisoma naipirita ana kutumiaroto ekuna kompitani naisomietai nkeraa keretu sii ana bai nkera meteyeloto aisomare nkoitei eteknologi ewon eraa kuninii keretu sii lmaalimoi amu koree peisom nkera nkisoma najii naa ketii pichai inie ng'oji naitodol nkera

Keibelekenye amu mokore apaa etai lchambai sapuki louni ketaa ltung'ana kumook oleng to nkoop. Naa keaki enia metaa kore apaa ng'ojitin naunushoreki naaku kemanyai te kuna katitin e taata. Kore sii nkai bayi naeyeua kibelekenyata naa nkutumiaroto e kemikoli te kiwango kitook oleng.

Kera ana bayi netipaat oleng aa kore ana bayi naa nkinyang'unoto e bundles tana sii data. Kore pee era netipaat oleng naa kore shii tana eeta ltung'ani bundles naa eas lkasin opaspasha aa kore oleng' oleng' naa ltung'ani loasisho aitumia kompyuta amu kiretuu bundles taasie lkasin opaspasha to kompyuta neretuu sii nkera e sukuuli imaniiki ieta duake ltung'ani lkasi laas to online neas aitumia simu.

Kore maana ena siai te kila mpaari naa keretuu ltung'ana la mpashikinot napaspasha touwa ltung'ana loo amiir kuna ndisiin amu kotuum ropiani nopoo ninchee aasie baya napaspasha atua ainyeng'unye ndaa neasie duake lkulee kasiin. Kore sii te lainyang'ak loinyang' kuna ndisii naa kesupaat ndisii te biotisho esesen lang'. Kore sii atokii nkai bayi naa keiyau ltung'ana tonobo, amu keyau loponuu soko ainyang'u ndisii neata sii lomiirita.

Kore ana siai naa keisapuk oleng to nkopang amu ebelekenya apaa siwuo le nkop petaa keinyang'uni ntokitin napaspasha etua mboga aa kore mboga natua kabeej , lnyanya. lkitunguu, sukuma. Neinyang'uni sii aitokii lmatunda otua ofakado, otua watermelon. Neilepunye sii ana ltung'ana amu keishoo ltung'ana ilkasi. Tonobool ltung'ani soko amiirie kuna ntokitin naa kotuum ropiani nelakii nkera school fees neas nkulee maitajini enyena. Iyeloo sii aitokii keitelelek ntumoto eo mbukaa to ltung'ana lemeeta naa te bei nalelek to nkop nalulung'a.

Kore ntoki nadolita tenee naa kadolita lpayan eishopee neibungita laptop nadolita sii nampai naigeroo atuwaa safaricom nadolita sii ngoji neigero ajoo news aa keilio ajo kore alee payan naa mtangazaji.

Kore ntoki nagira aasayu tene naa soko etii ltung'ana omiritaa ndizii osii lomiritaa nkulie tokitin atuwaa namukaa netii sii ltung'ana loinyeng'uta kuna dizii keilio ajo keewaki kuna dizii aitutum tengoji noboo aakajo mpari esoko anaa pootumi atimiraki ltung'ana epashpaasha lopuo amir olopuo anya tankang'itee.

Kore ntokitin nadolita tene naa keetai lkigeroto orook sapukii neetai sii lkunini, aa kore lkunini naa nkaarin e kuloo nkunini ng'uesi tana sii lkuruu kuninii loobaki shii neitanyamal ndaakin te lchambaa. Kore kuloo lkijeroot orook sapukii naa kegira ajoo Harmful Garden Bugs. Keetishook shii kuloo lkuruu lopaasha nkaarin enchee. Keetai cabbage worm, Alphids, Mexican been bettle, tomato warm. Neetai sii Earwig neetai slug, neetai sii Catworm, neetai sii colorado parteto beete.

Kore ntokii nalotuu te ndamunot tanadol ana siai naa rutoree e lotoro aa kore shii lotoro naa ninchee shii loitanyeki naishoo ele toroo. Kore sii tanaing'orr ana picha natii ene lootu sii ana bayi ta ndamunot ainen neikoo shii teneshoop ltung'ana loorot lkidong'i e lootoro, aa kore shii naishoo lotoro naa keilepunye shii biasharani e ltung'ana amu kore ltung'ana loata lkidong'o e lotoro te lchambai lenchee naa keitai naishoo aitibiraki nopoo ninchee amiir to sokoi.